Mae en oluenda to oluenda oyudore mang'eny, e ude kata choo thothgi ng'eny e choo to be kata ute inyalo yudogi to moko ma ok ler awachni ma pod ochido kamae inyalo yudogi to be ging'eny ebwo kitanda kuonde newni mofundore mapok omo yani kuma ofundore ging'eng'ie to be moko nyalo fuyo to moko to wuotho awuotha.

Mae ,mae tango rombo, rombo mang'eny mofund e gari to pichani wanyalo wachoni rombogi oketgi kumoro achiel mondo otergi odhi ousgi e chiro. Magi rombo midhi usi, idhi usogi mondo gilos go, olos go mwandu. Koro mae en ohala mar uso rombo, pidho rombo